Kuom sani thoo ma oselandore ahinya en thoo mar Albert Ojwang' , Albert Ojwang ne oneg kod jo DCI moko to nonege e kaonti ma Nairobi Central Police Station mane sani e thoo ma landore ahinya kendo rowere ng'anyo ahinya nikech oOjwang' ne oneg to oknonego bed ni inege